Mũndũ no akorwo agĩtwarithia gatarũ kana agĩkenerera gũtwara gatarũ ee mwena wa ndiani na rĩrĩa athiĩte gũcera kũndũ ta Mombasa, nĩ tondũ nĩ gũkoragwo na harĩa hakoragwo nĩ ataaramu a iria kana arĩera rĩa iriainĩ na nĩ makoragwo magĩtĩkiria andũ gũtwarithia gatarũ kana ona gũkuo na gwĩka ona maũndũ mangĩ ma gũkena kũu maĩinĩ snow calling ona gũtibĩra kwoguo, harĩa harĩ igweta mũno kana kũrĩa nĩ kũndũ ta Ndiaini kana Malindi ĩrĩa nĩ part ya cia beaches cirĩ, cirĩ Mombasa na nĩ part ya Indian Ocean.

Gwati gũkorwo mũndũ akĩrĩanĩra irio thani ĩmwe na ngui, kana o nyamũ o yothe nĩ tondũ indo ta ngui nĩ ikoragwo cikĩrĩa indo kana gĩko kĩingĩ kũ rĩrĩa iri nja, na gĩko kĩu no gĩkorwo kĩrĩ ũgwati he ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mũndũ, oho ngui no ĩkorwo rĩngĩ ĩrwarĩte murimũ o wothe thĩiniĩ wayo, kana ĩkorwo ningĩ na tũronda twa kanua, na mĩrimũ ĩngĩ ĩkoragwo nyamũ-inĩ nĩ ũgwati mũno harĩ andũ, kũgwo rĩrĩa mũndũ agũkorwo agĩka ũndũ ta ũcio nĩ akoragwo akĩiga mũtũrĩre wake na ũgima mwega wa mwĩrĩ akĩwĩiga ũgwati-inĩ.

Rĩrĩa ngũkorwo ngĩthoma moohoro, kana ngĩkinyĩrwo nĩ moohoro, kaingĩ ngoragwo ngĩhũthĩra nenda cia ũkinyanĩria , kana intaneti, na ngoragwo ngĩthoma moohoro kuma apu ta cia, Tiktok kana Instagram , na oho rĩngĩ ona Whatsapp, tondũ kũrĩ andũ makoragwo makĩ post moohoro, kana magĩ post ũndũ mweru ũrĩa ũkoretwo ũkĩhanĩka, ũgwo mũno mũno niĩ ngoragwo ngĩhũthĩra thimũ yakwa, ĩta ĩta njĩra ĩmwe ya ũrĩa ngoragwo ngĩnyita moohoro, kana ngĩmenya maũndũ marĩa marathiĩ na mbere, na ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũkĩndeithia tondũ ona ingĩkorwo itarĩ hakuhĩ na kĩndũ ta redio, kana television na ndĩna thimũ na ĩkorwo ĩna intanet , nĩngũhota gũkorwo ngĩmenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere, kana maũndũ marĩa meru ingĩkorwo ngĩenda gũthoma , kana kũmenya atĩ nĩ maumĩrĩte.

Rĩrĩa ngavana arakorwo agĩthũthũrĩa ũrĩa kaũnti yake ĩrathiĩ na mbere na mũndũ marĩa marokorwo magĩthĩe na mbere kaũnti thĩ inĩ wa kaũntĩ yake, ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩmũteĩthĩa gũkorwo akĩmenya kũrĩ a kũrabatara gũkorwo gũgĩthondekwo kana kana gũgĩtwarwo na mbere kana rĩngĩ agagĩkorwo akĩmenya makaya ma andũ arĩa aragĩkorwo agĩtongorĩa, na rĩrĩa agũkorwo na ũmenyo ta ũyũ agakorwo agĩtwara mateta make kana agĩtwara mabataro ma andũ ake na ma kaũnti yake mbũge inĩ, na haũ noho egũkorwo akĩheo mbeca cia gũkorwo akĩhũthĩra gũtwarĩthĩa na mbere kana gũtabanĩa mĩbango ya ũkũrĩa wa kaũnti yake, na ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩa onake gavana gũkorwo akĩnyĩtanĩra na andũ arĩa aratongorĩa na agakorwo akĩmonia atĩ nĩarakorwo akĩmathĩkĩrĩria kana e hamwe nao andũ rĩrĩa mekũona atongorĩa me mwena wao onao nĩ makoragwo makĩenda gũkorwo manyĩtanĩte na gũcokanĩrĩra hamwe na ũgũo nĩgũo ũkũrĩa wa andũ kĩmbeca na oho kĩmũtũrĩre kana socially u ũkoragwo ũgĩthĩe na mbere.

Thigũkũ cia ũndũire iria ikoragwo mũno igĩkũngũĩrwo mũthenya ũrĩa ũkoretwo kana ũrĩa wa rehirwo wa Utamaduni Day, nĩikoragwo cigĩteithia mũno thĩiniĩ wa gũcokereria andũ na oho gũkũria ũnyitanĩri wa andũ. Nĩ tondũ rĩrĩa andũ a ndũrĩrĩ itiganĩte megũkorwo makĩnyitana hamwe gũkorwo makĩonania ũrĩa makoragwo magĩka maũndũ kwao maũndũ ngũrani, nĩũkoragwo ũrĩ ũndũ waa nĩ wa gũkenania wa mbere na oho wa gũthoma nĩtondũ andũ nĩ makoragwo makĩmenya ũrĩa andũ aya mekaga kwao na nĩ atĩa mekaga aya angĩ mekaga kwao na rĩrĩa andũ marakorwo makĩnyitana hamwe ta gũkorwo magĩte handũ ta stadium makorwo me hamwe magakenanĩra na magakorwo magĩthoma na gũkũngũĩra ũndũire wa o mũndũ o mũndũ hatekwenda gũteithũrana atĩ mũndũ aimĩte kũ kana aimĩte kũ, na ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩcokanĩrĩria bũrũri na oho gũkorwo ũgĩkũria ona andũ naa ũndũire wa andũ, naa ũyũ nĩũndũ wa gũtongia bũrũri.

Rĩrĩa mũndũ arakorwo akĩenda kũingĩra yunivacĩtĩ , wa mbere kĩrĩa kĩroragwo mũno nĩ maumĩrĩra make ma level ya gĩthomo ya secondary schools, na akorwo mũndũ nĩ akoretwo akinyĩtie point iria cirabatarĩkana gwĩka kosi ĩrĩa angĩkorwo akĩenda gwĩka, aga ũcio nĩ ũndũ wa mbere , kana ikinya rĩa mbere rĩa kũingĩra yunivacĩtĩ, na rĩrĩa mũndũ aingĩra, kana rĩrĩa mũndũ ambia process ya kũ register ya gũthiĩ yunivacĩtĩ, nĩ akoragwo agĩthondeka kĩndũ gĩtagwo profile, a na ũndũ ũyũ thikũ ici ũrakorwo ũkĩhanĩka online ,na mũndũ agakorwo akĩihũria maũndũ make, ta mĩaka yake rĩrĩa aciarirwo, kũrĩa aimĩte, ndini yake , rũrĩrĩ rwake, na level yake ya gĩthomo yani maũndũ ta mau , na mau nĩmo maũndũ marĩa makoragwo magĩteithia gũthondeka kana kũmenya , kana ministry ya gĩthomo nĩ ĩkoragwo ĩkĩhũthĩra data ta ĩyo ĩgakorwo ĩkĩ balance nĩ arutwo aigana yakorwo ĩgĩ ĩtĩkĩria kũingĩra yunivacĩtĩ kuma mwena ũrĩkũ na ũrĩkũ , a kũgwo mau nĩ mamwe ma maũndũ marĩa andũ makoragwo makĩũrio makĩenda kũjo.

Ceceni ĩrĩa ya redio ĩrĩa nyendete mũno, nĩ ceceni ya Inoro, nĩ tondũ wa mbere nĩ ĩkoragwo ĩkĩaria rũthiomi rwakwa, kũgwo nĩ raithi kũmenya, kana kũnyita kĩrĩa maratangatha, oho nĩ ĩkoragwo ona ĩkoragwo ĩgĩthaka nyĩmbo iria ngoragwo ngĩenda, kana nyĩmbo iria ndĩrakorwo ngĩnyita ũrĩa ciraiga, na nĩ nyendete rĩrĩa megũkorwo makĩrehe atangathi ngũrani , arĩa magũkorwo mena maũndũ merũ magũthomithania mena mĩtheko na marakenia mũndũ rĩrĩa agũkorwo agĩthikĩrĩria, kũgwo ĩrĩa nyendete mũno nĩ Inoro, nĩ ũndũ wa ũthaki wa nyĩmbo mwega mathekania, na ũma wa mahoro marĩa ĩkoragwo ĩkĩ ĩgĩtambia kũrĩ andũ

Kĩndũ gĩ a bata mũno kĩrĩa mũndũ akoragwo agĩbatarania rĩrĩa egukorwo agĩthiĩ kũhingĩrio maũndũ ndũka-inĩ ya Safaricom nĩ kĩbandĩ. Rĩrĩa mũndũ egũthiĩ ndũka-inĩ ya Safaricom nĩakoragwo agĩtio gĩbandĩ gĩake nĩ tondũ nĩkio gĩkoragwo gĩkĩndũ kĩrĩa kĩhũthĩkaga kũ register ta raini ya mũndũ ya kũhũthĩra kũhũra kana akĩheo namba ya thimũ kogũo mũndũ nĩagĩrĩirwo gũkorwo na gibandĩ kana national ID yake we mwenyewe kana ĩrĩa akoretwo akĩ register nayo namba ya thimũ na rĩrĩa waheana kĩbandĩ rĩngĩ no wĩtio ona namba yaku ya thimũ kana tũge nĩũndũ ta wa kũ replace kĩndũ ta raini nĩũndũ atete nĩakoragwo akĩũrio ciũria ta cia mahũthĩro make ma mbeca na kwa ihinda rĩigana atĩa kana rita rĩa muico rĩrĩa akoretwo akĩhũthĩra raini iyo yake. No ũndũ wa mbere kana ũndũ ũrĩa wa bata mũno mũndũ akoragwo akĩũria rĩrĩa athiĩ ndũka-inĩ ya Safaricom nĩ kĩbandĩ gĩake kana national ID .

He ciũria iria mũndũ akoragwo akĩũrio rĩrĩa aretha wĩra ,nĩ level yake ya gĩthomo, harĩa akinyĩtie ũhoro wake wa gĩthomo, tondũ o wĩra nĩ ũkoragwo ũgĩbatara academic qualifications ngũrani, kana level ngũrani, kana perfomance ngũrani, kũgwo mũndũ nĩ ambaga kũrio ũhoro wa gĩthomo , na oho mũndũ agakorwo akĩũrio experience yake, thĩiniĩ wa wĩra ũcio, kana kũringana na wĩra ũrĩa mũndũ arakorwo akĩũria, kana kũringana na bata wa andĩkani, nĩmakoragwo makĩũria mũndũ experience yake, na akorwo mũndũ nĩ akinyĩtie experience ya kahinda karĩa andĩkani marakorwo makĩenda, hau no hateithie mũndũ gũkorwo akĩgĩa wĩra, ah oho mũndũ nĩ oragio expectations ciake wĩra-inĩ ũcio, ũũ nĩ ũndũ wa mũcara, kana yani mũndũ arakorwo akĩ expect kumana na wĩra ũcio, kana kumana na kambũni ĩrĩa mũndũ akorwo akĩandĩkwo, na o rĩngĩ mũndũ nĩ akoragwo, kwĩ mawĩra mũndũ akoragwo akĩũrio angĩhota kwambia wĩra thutha wa kahinda kaigana atĩa.

Andũ maragũra nguo, nĩmakoragwo makĩmenya thogora wa nguo icio, kũgerera price tags iria ikoragwo ciĩkĩrĩtwo, kana label cia mbei ya nguo ĩyo, rĩngĩ nĩ ikoragwo ciandĩkĩtwo, arabu cigacoka cika cikaigĩrĩrwo nguo-inĩ icio, a oho mũndũ no akorwo akĩmenya, kũgerera kũũria endia , tondũ kwĩ ao matakoragwo mandĩkĩte mbei, magacoka makamĩamba nguo-inĩ ĩyo, no mũndũ agakorwo akĩũrĩa ciũria cia mbei ĩyo ya nguo, oho mũndũ no akorwo akĩ, akĩrora online kũringana na , kana endia acio marĩ na nduka online, nĩmakoragwo mandĩkĩte nguo icio ciao cigakĩona mbeca ,mbei ĩrĩkũ.

Wa mbere nĩ makoragwo magĩthomithia atumia thutha wa kũheo mwana, magakorwo magĩthomithio ũrĩa magĩrĩirwo kwĩmenyerera, na irio iria magĩrĩirwo gũkorwo makĩrĩa, maũndũ marĩa magĩrĩirwo magĩĩka, nĩgwo makorwo magĩcokeria hinya, na oho makorwo makĩrera mwana ũrĩ na hinya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, oho nĩmakoragwo magĩathĩrwo gũthiĩ clinic, na clinic ciao cikoragwo ciathĩirwo gwa kahinda, kana thutha wa kahinda a burani, nĩgwo aheani aya a ũtungata , kana mũno mandagĩtarĩ makorwo makĩ monitor mwana ũrĩa arakorwo agĩthiĩ na mbere, na oho mũciari ũrĩa arakorwo agĩthiĩ na mbere , ah na oho, nĩmakoragwo magĩthomithio ũhoro wa kwĩcunga kumana na kũgĩa mĩrimũ ya meciria ,ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkiumana na rĩrĩa mũndũ agĩa mwana, kana postmertam depression, na oho, andũ a bamĩrĩ mũno ithe wa mwana, agakorwo agĩtarĩrio ũrĩa agĩrĩirwo gũ support, kana kũnyitĩrĩra mũtumia wake, nĩgwo akorwo arĩ na ũhoti wa kũrera mwana wega.

Ũmaramari kwa njĩra nyingĩ, imwe ya cio ĩrĩ ũnyitani wa kĩa hinya, ũragani na wũici, na andũ kũhũrwo, nĩ ũkoretwo ũhutĩtie andũ na njĩra nditũ mũno, no tondũ rĩrĩa tuge andũ megũkorwo makĩnyitwo kĩa hinya, whether nĩ athuri kana atumia, ũcio nĩ ũndũ ũrakorwo ũgĩcokia society na thutha mũno, na oho ũkaiga mũtũrĩre wa andũ ũgwati-inĩ, na ũgakorwo ũgĩtũma andũ magakorwo magĩikara mena guoya, na oho maya nĩ maũndũ makoragwo magĩtũma gũkorwo kũrĩ na wagagu na andũ magakorwo marĩ na marakara na matũkũya , na rĩrĩa kwĩna wagagu andũ matikoragwo magĩthiĩ na mbere , no tondũ makoragwo mũno, makĩhũthĩra hinya wao gũkorwo magĩteta, na kwĩrũĩrĩra, handũ ha makorwo magĩĩka maũndũ makũmakũria , oho wũici na ũragani, na andũ kũhũrwo mau nĩ maũndũ marĩa makoragwo magĩcokia andũ na thutha nĩ tondũ, andũ matikoragwo makĩhota gũthi rĩngĩ ta mawĩra, kana gũkorwo magĩka maũndũ ma bata, nĩ tondũ rĩngĩ nĩ maretigĩra kũhũrwo kana gũtunywo indo iria marĩ nacio.

Wa mbere ũrĩa ũgũkorwo ũkĩrorwo nĩ andũ a NTSA kana rũhonge rwa NTSA nĩ matereba kana matatũ cĩagĩrĩire gũgĩkũa andũ makĩrĩa ya namba ĩrĩa yagĩrĩrĩe, mataũ ciagĩrĩrwo gũkorwo ĩgĩkũa andũ ĩkũmĩ na ana na rĩrĩa magũkorwo makĩhĩtĩa gũkũa andũ makĩrĩa ĩkũmĩ na ana nĩmakoragwo makĩoyerwo makĩnya, oho garĩ nĩcikoragwo cikĩrorwo licence na insuarance kana nĩ jagĩrĩrũ kana cikoretwo cie updated, oho nĩ gũkoragwo gũkĩrorwo speeding garĩ dĩagĩrĩrwo gũkorwo ĩgĩ overspeed rĩrĩa ĩrĩ barabara inĩ na ũndũ ũngĩ ũgĩkoragwo ũkĩrorwo, nĩ kana matereba nĩ arĩũ ndereba ndagĩrĩire gũtwarĩthĩa garĩ e mũreũ nĩ tondũ ũgũo nĩ kũĩga mũtũrĩre wake na wa ũrĩa makũĩte ũgwati inĩ oho matereba nĩ magĩrĩirwo gũkorwo makĩ he gĩtĩo athĩ arĩa angĩ, kana ahũthĩri a bara arĩa angĩ ona matarĩ ngarĩ inĩ handũ ta zebra crossing inĩ nĩmagĩrĩire gũkorwo makĩrũgama andũ magakorwo magĩkĩra matagũmahĩka na rĩrĩa mũndũ agũkorwo agĩ agarara watho ũcio nĩ akoragwo akĩnyĩtwo.